Eh, gini thoro yudore e alworawa. E pichani ma en rosemary inyalo dende ni arosy. Itiyo kode e tedo chiemo. Inyalo tedo kode chiemo opogore kaluwore gi dwachi. Inyalo tiyo kode e tedo ring'o, tedo rech kata chiemo moro amora. Kitiyo kode e tedo chiemo, omiyo chiemo bedo gi suya mamit kendo manyalo moro ng'ato ahinya. Jomoko be tiyo kode e tedo chae. Inyalo tiyo kode e tedo chae nimar, kitiyo kode e chae bende okelo suya mamit kendo omiyo ng'ato morgo seche ma omadho chae no.

Eh, an ayie kod wach mar piny owacho mar udi apar, nikech oneno ni jogweng' obedo gi kwe kendo gi arita maber. Sa asaya ma diponi nitiere lweny e i gweng', joudi apargi biro kamoro achiel to gikelo kwe e kind jogo. Gimachielo, kadiponi nitiere maundu motimore e i gweng', gin ema ging'iyo gima dibedni nokelo maunduni kendo gi kaka inyalo geng'e. Kinde duto gineno ni jogweng' obedgi kwe kendo onge gwenyruok moro amora ma dimi jogweng' okos bedo gi kwe kata mondo gibed ni ok giwinjre. Nimar ka ji okwinjre e i gweng', gik mang'eny nyalo timore maricho maricho.

Ma en gi ma itiyo godo e komo nyuol. ka di po ni ng'ato ok dwar ni ogam remo, onyalo dhi kar od thieth mondo mi oket ne gik ma opogore opogore ma onyalo komo go nyuol. Achiel kuom gik ma ng'ato nyalo tiyo go e komo nyuol en gi ma waneno e picha kae ni. Ka idhi e od thieth, laktar biro kawo gino to osoye e ofuko mar nga ma miyo bang'e ka osebet kode e iye kuro gino biro tiyo ne mar obiro gengo ng'ama miyo mondo kik yud iyich. Gini inyalo tiyo go kuom ndalao ma opogore opogore. Nitiere ma biro tiyo nyaka bang' higni abich, nitiere ma biro tiyo nyaka bang' higni apar to nitiere ma biro tiyo nyaka bang' higni apar ga abich. Ng'ato owuon en.

An kod osiepena watudore e yore mopogore opogore. Wanyalo tiyo gi simb ong'we yamo kata wanyalo ndiko barupe. Kata wanyalo rado kanyakla achiel kaka osiepe. To gimomiyo osiepwa dong' ka onge ng'ikruok moro amora waneno ni sa aaya ma nitiere gwenyruok mar paro to wabet kamoro achiel to wariwo paro to waneno ni gini onego bed ni watime kama. To waneno ni ji te owinjore gi wach no ma onge ng'ama opogore e paro gi jowetene. Mondo mi bang'e kik obi owach ni ne utimo ka un e mane uyiero kendu. Gima chielo dwani seche duto wan gi kwe nikech ok inyal bet e osiep gi ng'ato ka di po ni uonge kod kwe. Mano nyalo miyo osiep u no bedo kod ng'ikruok mang'eny kendo kata osiep nyalo rumo.

ahero timo gik ma opogore opogore seche ma an kod thuolo. mokuongo, kadi poni an e sikul, seche ma an thuolo, anyalo kawo buge na tabet godo piny to asomo, kata anyalo wuok gi osiepena to wawuok to wadhi riere matin. mar adek, anyalo yao thum ta winjo to kata anyalo kata miel. Ka diponi an dala, seche ma an thuolo, aneno ni ot obedo maler kendo aluora ma antiere ler. Mondo mi aneni aluora na ler , onego bed ni sende te oluoki, l, lweni oluoki, aro oywe kendo gimoro amora ni kare. machiele kendo, anyalo dhi tugo gi nyithindo. jomoko nyalo neno ni en tich mar huo

Eh asebayoga Kenya National Archives. Kenya National Archives yudore e bomano endo ma Nairobi e yo mar Moi avenue. E i Kenya Nationa Archives, inyalo yudo gigo mopogore opogore. Mokwongo, inyalo yudo pichni mar jotend piny Kenya machon. Mar ariyo, inyalo yudo kaka anyuola mopogore opogore e i Kenya kaka ne gitimo gigegi. Machielo, inyalo yudo oboke go eko manyiso gik manotimore e ndalo machon. Machielo, inyalo yudo wendego eko maniwero ndalo machon go weche maniwacho ndalo machon kata puonj manipuonjo ji e ndalo machon go eko. Gimoro machielo minyalo yudo kono, inyalo yudo pichni mane ji ogoro ndalo machon, gigo mane ji ohero, gigo eko mane ji ne chamo e ndalo machon no. Gimoro kendo machielo minyalo yudo kono en kaka jodongo machon go ne timo gikgi, kaka ne..

E seche ma itero rowere ma jo kikuyu e nyange, ikwongo iterogi kamoro tipuonjogi bedo jochir, bedo joma nigi luor, bedo joma nyalo timo tijegi kendgi moko okongi gimoro amora. Bang'e to iterogi e ir jodongo, jodongogo gwedhogi bang'e titerogi e kama koro ibrotimnegie yeng'ono. Kotergi nyange, igolo pien mamalono kende, bang'e ka gisea e nyange kono, ibropoggi gi jogweng' mondo omi gichangi. Seche magichango no, ipuonjogi puonj mathoth kaachiel kod bedo joluor, bedo jomanigi chir, bedo jomanyalo timo tijegi kaka jomadongo nimar koseteri nyange, mano nyiso ni iweyo bedo rawera kendo koro in ng'at naduong'.

Gi ma biro e pacha ka aneno gini, ang'iyo ni ka chiegni kata e aluora ni nitiere od yath ma chiegni kanyo. E od yath kanyo en ku ma ng'ato nyalo biro nyiewe yath, nikech ka di po ni ng'atno ne odhi e osiptal to ondikone yedhe moko ma onego bed ni otiyo go to onego bed ni odhi e od yath to ongiwo yedhe go eko. Ka ng'ato dhi e od yath, odhi gi kalastas ma ne ondikne gi laktar ma ne othiedhe eka mondo ja uso no mondo onge kit yath ma onego bed ni omiye. Ok owinjore mondo ng'ato odhi e od yath odhi ng'iewo yath ma othiedhore go kende. Onego bed ni okuongo odhi e od thieth to laktar ng'iyo gi ma dibed ni rach to bang'e to ondiko ne yath. Bang'e to ngatno biro dhi e od yath mondo okaw yath ma owinjore gi two ma chande no mondo ki bi mondo kik obi obed gi chandruok moro amora bange .Ni mar ng'ato nyalo thieroe kende to bang ndalo ma.

E i picha ni aneno nyadendi matin ma odhi e kar ATM. Ochalo ng'ama dawro ni mondo ogol pesa. Masind ni idhi kadipo ni idwaro ni mondo igol pesa e yi kadi. An anyalo paro e kinde mokwongo mane atimo tich mar golo pesa e ATM. Mokwongo ne akia tiyo kode. Koro ne adhi aluongo jakony moro to obiro to okonya. Tonokona ni ikaw kadi no tisoyo kama nitiere rangi ma majan. Bang'e tiketo PIN mari bang'e tindiko indiko pesa ma diher mond igol. Kata kamano, kadi na ne okwamo e yie kanyo. Manomiya abwok ahinya, Nikech ne akia ni onego bed ni kiseketo kadi no to enego bed ni igole bang' kinde machuok. Kiweye mobudho e yie kanyo to kadi no nyalo kwamo e yie kanyo. Koro, chuno ni mondo irit mondo jogo obi ogol nigo bang'e to gibiro tudore kodi mondo ibi iduogi ikaw kadi ni no.